Ingemwaa akobo temik chemengech ii kochoton chemotindo imbarenik cheimuche kominji tuguk chemaran kotokokoekee en amet amun maran komin chito kabungui komoyome kotakii bandechotet kokoron kokobek ii kwome rubet icheket, ako moite koraa en icheket kele kaalda korotwechotet amun kor inkwalda komomiten kit neome amun sibkobeku konoton amunee sikonyoru temik chemengech kewelutik cheuchutet ko yoche sikokombwan imbarenik alak.

Nyolu korong anai ole ne koimutiet netindo simoit sikobit ateben olindet olenji tos kiilionji anan kiiwirji beek anan kibut, amun yon kaibut simoit koimuch kosimanak anan yon kochut beek ii kou ingemwaa kabutetab simoit ii komaran kotwo iscreenit ele inoru ngalek chemaran isire anan komaran kor koboru appishek cheboishen lou apitab m-pesa ko ingoye iscreenit komokochomun iteuichut yotet, kokiit neu koraa apitab messages anan komaran kemoche ibirji chito komeikere kochuton anyun kokoimutik chenyoru chito anan olindetab simoit yon kaibut simoit.

Ngotanai koyochei korok akil ale tos ne tabu siko mite ng'weny imuch komiten ng'weny kotienkei ng'alek ap internet nemaran makonekteni komie anan kotienkei ng'alek ap network amun makoi iboishen simoit amanomei network kou maran kemoche kearorte ngoliot kwo okot radioishek chetesetai biik en emoni komakoi iarorten amami network ko koer konyolu kechikili korok asikobit ketoret biik maran keip bustait asikokimit ng'alek ap internet anan ko network kochondo kotukuk cheibu kimnotet ap letaet ap lokoiwek eng simoit yon kakichop kiyonde akor koterei kora biik yon maran kobirtoi simoit kongeten kanaset ake akoi oldo age.

Nyolu anaisi kebebertab muswoknotet olenjin miten tabu ne indobore obirto simoit ii anan oyokto logoiwek koba inganasok cheterter ii komoityin chitugul en sait nenyolu, tos ne kit netot ayai sikobit okimit ngalekab logoiwek anan aleta logoiwek chekomoche amwaita en ofisinyun? amun indobore omeochi bik olenjin miren tuyoshek chekeyoe komolo kobenge asikonyor bik en olimbo korikwak, tos mwowon oyoe nee ingunon sikobit okimit kewelutionitet kowalak sikosib konyoru bik kit nekomoche omwochi icheket omiten en office en boisionik chebo atkan tugul.

Miten kipagengeit ii nechonjonote tugaa asikoter mionuokik cheterter cheu cheptikonik anan ko cheu burasta koniton kotoreti kochanjanat tuga en kokwotinwek cheterter sikor komuktechi bik chemaran moimuche kwal kerichek ii konyorjigee kaikikyik kerichek atkan tugul, miten koraa kipagengeit nebo kemeushek netoretik bik yon maran kokoet kemeut ii koroptote maran omitwogik chebo tugaa ak kerichek chekor kotoreti tugaa yon kokoet kemeut kot missing' asikor komanenet icheket.

Miten tiletab aisiruk en kokwenyon ii koniton koyanat amunen atkan tugul komokyingee sirkali chepkondok chekor koboishen en atkan tugul kou en teksetab ortinwek ii, kou kokimitetab somanet ii, keba kou korikab konyoiset ii, ak kebaa koraa en ngalekab temishet kokor koyoche kokimit yotet sirkali amun tuguk chemokyingee temik koraa chondet koniton kokor kokimite chitugul sikokilgee en boishonikwak amun yon kotemis chito akobut bandek chechang ii kokor komiten aisiruk chekeibe sikokimit korikab rabishek anan sikotesokis rabishek ii en olekikonoren situn koboishen en kenyishek alak.

simoit ih kotareti chemung'ung'araek asikobit konaisechike kole uune ra mung'aret en indonyo amuun age komatkatinye ng'endek anan katinye inguek. Kokemache sikobit koib kaba ndonyo . Kosibkoteben chito mara tam komi yotet. Ko kor Yoon kakoteb ine en simoit ih , kor ingeleche kararan koibe konito inyumnyumchin chit maibetate buch nafas kwo baga indonyo komanyorchige kelchin. Kor Yoon kagonai kole miten komie indonyo korate ingunon inguek kot ng'endek anan ko bandek asikobokoit koalda. Simoit kora keboisien kianchin rabisiek ngemwa en chito nemaran kaaldo inguek ih anan kaalda nyanyek kotokor koyakyin bik chekaalishe rabinik ak aldantenitet asiko nyumnyum en chekatinye rabisiek che kash

Kipagenge nebo tenushet ii kotoreti en chobetsb kerichek ok en chobetab kotondoleiwek chekor koboishen temik, chuton ko asikobit kokimit ngalekab rurutik en temik, amun ingimin chito rurutik kokor komokjingee kerichek chekipitishen akor koraa komokjingee kotondoleiwek cheitoldolen minutik, kokor kotoreti Kipagengeitab temishet ii kokochi mbolea chotet chemokotin anan kokochi kerichechotet chemokotin amun mokerichek alaktugul chetot kele kebiten bandek anan ko ingendek, amun mi kerichek konyil chechang kor koter chekebiten nyanyik ii sk koter koraa chekebiten ingendek kokor kokere Kipagenge initet kole koinem kerichek chotet chenyolunotin en temik.

Kit neyoche ayai osotokos temishenyun ii koyoche kor atesta baetab ingokaik okot, amun sikor otesetaa otemishei anan omine minutik alak ii komiten ingokaik chemaran ikenye anan koloku kokor kotoreton asikobit osich rabishek anan onyorjigee tuguk chekomoche, koolantugul maran kokole minutik alan olon maran moi ribetab minutik ii inyatesendaa baetab ingokaik chutet, amun mokele yon kemin rurutik anan minutik iribe kongeten betut nekemin bakai ile ibut amun yon kemin ii ikonye okot nekit betushek taman ak angwan sikobit isember, ko en betushek chon ikonye konoton amune neyoche atesendaa baetab ingokaik ochenjini tuguk alak cheome anan chenyoljin icheket en atkan tugul .

Ei bokomonut otindoi ngotutiet nekor oteren nyosutik chebitu en maran minutik chekamin en imbarenyun, niton kotoreton sikobit komonyorjigee asenet kobun minutik chekikamin en imbarenyun akor koraa kotoreton oshokilge ak anai ole nekit noyoe sikobit komonyorjigee nyalil missing', amun yon kamin chito tugukyik ii ok kosich asenet komekoi kotokosich inguput neimuche koyaen kasinotet konyolu komi ngotutiet netoreti chito kor kokirinda mionuokik anan ko nyosutiet yomoche kobit anan yon kabit en imbar.

Ei roisi kesich besendo amun chito komaran kikonaak kele inendet kotemindet neo kot missing' nekor katem minutik kosiche baita neo kot missing', kokor ingowo bokosom alan chepkondok ii konyokotesendaa kazinyin nekoyoe komokoi keyeten amun kikenai inendet kele mokoi kwo kotkobet ak rabishek chekosom tiengee okot yon kilelen kawekta amun ingele maran kobokosom elipu tiptem ii ok kelenjin tun koyoche iweku elipu tiptem ok mut kotun kokiker kele kowek inendet elipu tiptem ok mut ii konyorjingee kila ok koiku roisi yon kowo komeketepsen okot kelenji kemoche iyaen nee amun inendet kokikonaak ii ako temindet nekim akosiche baita neo kot missing'.

Nyolu keker kele me ak me ne ratateng sukulishek chemiten lakok amun makoi kotestai konetishet yon mamiten tukuk chekeboishen tukuk chotet ko kou kitabushek anan ko korik chekinetishen kora koryomiten lakok sukul ko kor konyolu komiten ole toretenke icheket yon katach ingbrek ko nitot koyoe kotestai somanet komie ako kimit kor konyolu kora keker kele konetik cheinetishe koki koyop kanetishet akichek kinet olenyolu kinetita lakok en sukulishek che ter ter asikobit kokimit lakok anan kokimit somanet en sukulit nemiten mwalimoit notet konotet kokor toreti kokimit konetishet.

Inoni kosikobit kenai kele koune raa mungaretab betuni asikobit kikimit ngalekab mungaret, amun maran mi betut nekobosok bik ii komotesetaa mungaret komie, sikomi betut nechang bik kotoku kele kararan mungaret ak kenai kele tos nekayai bik kochangaa en indonyo anan ko en olekiyoen mungaret, ak koraa yon kokiker kokorerekiot bik anan kotuten bik ii kechikil kele anane netos kararta en indonyo sikai komachangaa bik anan sikai komait kobwaa raa bik chechang tiengee kele kanee raa kit nekomiten indonyo ako tiengee koraa betutab indonyo amun ingebaa komaran kokim nekobo betutab chumatatu kokoron nebo kasitab oeng komokim amun maran tuguk chekokokiib kokomabaa en kasitab agenge.

Sikotestaa konetishe komie en kilasishek ii ko kokokipongonji konetindet aketugul anan kesirchi kenetindet aketugul kelejin en sait nekile ak betut nekike koitindoi konetishet en kilasit nekile, koniton kokor koyoe kotestaa konetishet komie amun kor kongen mwalimu kole sait oinon konyolu onetis ak betut oinon konyolu onetis kokor kotoreti nitet kopongonjikee konetindet konetishenyin anan koyai tuguk chenyolu kor kobakonet kipsomaninik ak koker kole miten komie konitet kokor kokimite ngalekab somanet okor komobitu musmuset amun kor kosibi aketugul sait nekikisirji kele nyolu inetishe.

Kiit netai korok koyoche iregistanke eng kibakenge netoe nyasutik asikobit koyonun ikoite tuguk ana isirte tuguk ile sindapitu nyosutiet ko toreto ko yon keiregistangei ibeiser imwoe ile atinye tuga kouni akouni akot kotindoi kainet isere akisir ile tanyi anan tuchuta kokonon cheko chetia kotun ndenyorun nyosutiet kotoretin kibakenge nitet amun boten chekikochut kibakengeit notet ana okot yon kabit miondo anan mionwokik ko icheket che kor kotoreti koker kole mii komie kiakik anan ko maran yon kame teta kokamara kaek achali kokoi koicheket cheotonun amun kirichut kibakengeit notet koniton Kobo komonut eng temik kot mising.

Nyolu korong otindoi linkit nebo kilimal ii nekor kotoreton osib tuguk chemokotin okekor ochoptoi koroito kokor osibi ngalek chemiten en yotet kou maran kakitep kele koinutik anan kainet netaa en kipandengung akor komaran koraa kakitep kipandet kokor konyolu onde yotet kokor kotoreton linkit anai ole nee ak nee tuguk chemokotin kechobe accounitab kilimal.

Tuguk cheyoe konyoik kotoret bik ii komaran yon kikere kele moimuche bik koter mionotet amun kor kakimwa kou mionuokikab konyek ii kokor komaran konget sirkali kokoito konyoisetab konyek buch kotiengee kali kot missing' konyoisetab kokor ingenyor bik cheuchoton kinyoe ak keropchi munook sikobit kosoitaen anan komaran koraa kokon sirkali anan kouokro konyoik ii kobaa inganasok asikobakoecheken mionuokik cheterter ii akobit konyaa icheket.

inonito kokor kotoreti chito yon maran kobet karit anan yon maran konyor nyosutiet karinyin, komoswechotet kekuren insurance ii chekor kotoreti chito yon kokiiben karit anan yon kosich ajali kokor komonyorjingee asenet neo kot missing' amun kor koshugulikionjin kompuninotet nebo insurance koker kole konyorjinlgee chitab karit toretet kobun icheket asikobit kotestaa kokimit kipagenge inotet amun bik chechang oleo kotindo karishek kokor koyoche koker kole kompuninitet komiten komie ak kotoreti bik ako momiten ubaguzi aketugul sikokimit ngalekab bwonek en karishek akokimit koraa kotoret bik yon maran kakakichoren karinyin komanai ole kokiib.

Nyolu kotindoi temindet kitabut notet nekikuren cas boo nekorom koboru ropishek chechutu ak ropisiek chemongtoi konitet ko kor kotoreti temindet akonai kole tos ne ak ne tukuk anan rapishek chekanyochike kora komiten kitabut nekekuren sales book nekorom kotoreti temindet konai kole ne tukuk chekiamuch koalda anan ne tukuk chekal sikobit komanyorchigei asenet inendet amun kor kotindoi lekakiserchi tukuk chutet anan tun yon mii kiit nemochei keker kekere kitabut nitet akenai kele ki ne ak ne neki tesetai eng ireyu anan ne tukuk chekikakial en betut ainon ko nitet kokor kokimite temindet komaibet rapishek chii eng oret nemanai inendet.

Korkotoreti temik chemengech besendo kokimit ngalekab temishet ii akichet, amun yon kobesen chito rabishek ii kokor kokimiten ngalekab temishet anan okot baetab ingokaik asikoron kosich baita singowekto rabishek chekikosom ii kokonyorjigee kii akinee nekiten, maran kobesen chito rabishek koname mungaret nebo aletab ingokaik anan kwal okot chito koraa maainik ak kwalndat kokor kotoreti chito konyorjigee rabishek kor ingobeku betut komou yon kokobur buch chito, anan komaran komoche konam kumin tuguk cheu nyanyik anan koinkwek sikobit yon kokorurio kobakwalda konyorjingee baita icheket konondon anyun ii konyorunen keljin temik chemengech.

Korkomaran temik alak ii komonootin kokor komokikochin amun kilenjin cham kone ak nee kit neyoe en atkan tugul amun chito ake koimuch kotomkai kosome moshinishechotet chebo imbar amun en bik alak komaran komoche kobakonam netai kokot kokonome chito netaa boishet ii komokoi kikoi amun moingen akobo moshinishechotet chekiboishen en imbar anan komaran chito kokikosom amatsibkowekta en kosoruek chekikokisirchi.

Imuch kwo temindet nemingin ii anan temik chemi ngweny kipagengeitab temishet notet nemingin neikoto besendo, koniton kokor konyolu kokiririnjistangee en kipagenge inotet asikobit kokonin chepkondok, amun kor koinaat kot missing' kokor koyoe notet temik chemengech konyorjigee rabishek, imuche koraa kele kichut chito SACCO kokor kobokosom rabishek ii , kosome maran rabishek cheitchin inendet koron kawekta komokere koke mosich borotet anan kokere kole konyorunen borotet akinee, amun yon kosom chito besendo konan konyor asenet chito nekor kokere kole kowo hasara kokararan en chito kor kosom rabishek cheimuche koker kole itchin inendet.

Kokor kotoreti temindet ribetab rabinik ii yon komoche konam mungaret amun ake komaran komoche komin rurutik en imbar kokor sait nekamach kotesendaa minset kokor komine amun tindo inendet chepkondok cheimuche kobakwalen minutik chekimine, koraa komaran komoche chito kotem imbar ko angap miten rabishek kokure inendet tinget sinyokobat imbar asikobit komin tuguk che maran komoche komin kou bandek anan komaran komoche komin ingendek kokor kokeljin en chito yon kokorib inendet rabinik kokor komotindo tabu aketugul, betut aketugul nekamach kotesendaa temishet ii koroisi en inendet mou chito netokosomote rabishek.

Korong netai koyoche ichut kipagenge inotet anan Iregistangee en kipagenge netere nyosutik en kiakik, koniton kokor kokonin chomchinet ii ikoite tuguk anan ikoite kiakikuk sikobit ketoretin yon kabit nyosutik, koniton kokor ketebekele itinye tugaa ata ako mwowech kainaikab tuchotet ak imwaa ile konu chego chetian kokor kokoib ngalechotet kipagenge initet ii koyon kabit nyosut aketugul ii ingele nebo kokakichor tugaa anan nebo kokomioso tugaa koicheket cheibe kokwoutik sikobit kowek anan korib tuchontet kokor kotindo keljin temindet ii amun kor kotoretokse en chokchinet mou yon kaineken.

Imuch kinet lagok isabu keboishen logoek, amun imuch kor kelenjin kotinye logoek somok kosomon choruenyun logoyat agenge, tos kongetu ak logoek ata? Konondo kokor koroisi en lakwet amun kor imuch oib logoechotet koba class akor okur lagok oeng ak okochi lakwet agenge logoek somok ok itiot olenji lakwet ake som logoyat agenge kokor ingoker lagok oyoe kounoton koroisi kosib konai icheket, amun kor kosom lakwet agenge logoyat lakwani kotinye logoek somok ii kokor kongetu oengu chetogu en lagok ingomiten class konondet oret nenyumnyum kokuyo lagok isabu amun kor kokokerjigee icheket en konyekyak.

Konetik oleo en kokwenyun kotom kesir kazit niton koyoe mwalimu koker kole takakesiran sikobit onyoru chomchinet onetis, koniton koyoe konetik eleo kocham somanenywan ii amun aje kokere kole leu matakai onetishe koture bokonetis en sugulishek cheloen.